Magi gin yedhe, kendo yedhegi magi itiyokodgi e kelo ngima, nitiere kama kisechope to nyaka imuony yath to yath ka imuonyo to biromiyo i gain kendo biromiyi i recover del kata biromiyi ichomo tuo ma ingo.

Ka aneno gini to gima biro e pacha en tuk adhula. Tuk adhula en tugo mamiyowa wabedo gi kendo miyo kata nyitthindo onge time mar ketho gige ng'ato miyo nyithind ka oseromo godhiambo to gidhi gitugo adhula, adhula be kelo mor ne jogweng'.

Aneno kama gi chalo jo agriculture kendo giwuotho gi gikmoko e lwetgi. gigi chalo ni gipuonjo ji gimiyo ji kodhi kendo gipuonjo ji kaka owinjobed ni ji tiyo gi kothe gi, kothe gi ginyisi ber mar kodhi kata rach mar kodhi kata kaka onego bed ni itimori gi kodhi mondo kodhi onyagre.

Aneno ka mae iluong'o ni reef kendo reef ni oketo ball nyaka bedni ball ni en penalt penalt ka refa oseketo taneno kochiwo direction kuma opira dhiye kasto bange kosechiwo direction tobiro go firimbi korka ibiro go mpira mondo ochom komi dware

aneno ka ngamia ochung' ka kendo aneno kosogie gimoro ma ok ginyal wuok oko kendo aneno ka ng'ato bende chuo gimoro nyaka bed ni ichuoye yath kata itimo ne gimoro imiyone alama

Gima bire pacha ka aneno gini en ni ma nyaka bed ni ikowo jatelo moro kendo sama ikowo jatelo to jolweny ochung' stand by kaka eneno jogi oacheng' kae ni to ng'at achiel kowe kodhi tere kama odhi chung'e.

Gini biro hinyo jopuonjre nikech sama nokel chudo mar mbalariany nokonyo jonyuol e duoko yoo bech fee piny machalo kaka helb kata gi kuccps to bang' kama ka nyo tamruok to jonyuol bro hinyore bro kata mono jonyuol tero nyithindni e skul.

Gini an ahere, ningeche ki idhi ka ma kama okwe endo ipuonjie e ngeyo chal ni mar ayaki kata timni test, kata inyalo nyisi gik makik itim kata ma mondo itim mondo kik iyud tuo ni.

Kipogo chiemo e gweng' kitiyo gi yoo mar mbui, midhiero mabiro en ni kaka jii mang'eny ok biyudo nikech jii mathin man gi mbui joma dong'o dong'o okoso mbui kendo ok gi nyal access mondo ginee kaka chiemo ni ibro poge kata gi nyalo koso mak gi yudo.

Aseneno to gima nomora ahinya e nyasi ni en ni samichwo ne ng'ato ogudu ji biro mang'eny kendo ji sherekea kendi ingado jomoko ng'ado nyaka kek kendo mano mii nyaka miri miyi nyaka mor mondo imbe chieng' moro imbe ibi tem mondo mi orwakni ogudu.

Gima biro e pacha kaneno ma a en thieth nikech aneno ka daktari ka ng'ato iseneno korwako gloves to oruako ovarol marachar mano nyiso ni ngano en daktari nikech aneno ka bende nitie gik moko mitiyo go e siptal mashinde mog osiptal.

Kinde mokuongo mane anene e tijni en sama nadhi e suptal mondo ochanja kata mondo ochanj mondo ochuoya sindan. Gima no o gima notimore na ne aywak sama ne ichuoya nikech gino ne lit, ne ok ang'eyo ni idhi chuoya sindan machalo kamano.

Jamni owinjo ochanji kana nyisou pacha en ni pacha wacho ni jamni nitie twoche moko ma tinde donjo kwom jamni ma ka okochanjgi ma piyopiyo to jamni ginyalo tho koro kochenjgi nitiere twoche moko ma gengo koro kaka sani koth ng'eny ni nitiere twoche noko ma nyaka donj kwom dhok ma koko chanj gi to nyalo.

Kaka onego obed ni itiyo gi gini en ni itiyo gi gimoro miluongo ni prescription, gima daktari ondikoni kaka koro waneno kondik achiel dichiel. Manyiso ni odiochieng' imuonye dichiel, ok imuony diriyo bondo kik kal. Kimuonyo dichiel kawuono, kiny ichak imuonyo dichiel ichak imuonye kamano nyaka chieng' orum.

joma ng'eyo ka man gi neng'o namba achiel en daktari namba ariyo en jathieth man gi nego namba adek gin vifaa mitiyo godo e thieth kaka koro ma ipimo ne mama ni pressure mondo ong'e ni pressure ne chalo nade ,gin gik makonyo wa e ng'eyo del mago gin ngima dhano.

Gima timore kae en ni aneno kipimone mamani, daktari pimo mamani, nyakabed ni ng'ani mamani nigi tuo moro e dende, kata kipimone pressure mondo ong'e chalne kata kipimone temperature mondo ong'e temperature rise

Kang'iyo gini mos, to gima biro e pacha en ma gima kelo tuo Yugi kopuk ka a to omedore gi pi, ma iluiongo ni pollution kendo mae environment pollution koriwore gi yugigi to chak odhi oriwore gi pi to ji modho to magi e gik ma kelo twoche manyalo mio ng'ato tho.

Weche duto man kod neng'o kae en ni ma osiptal, osiptal jathieth ka jathieth ni gi department ne nitie jobero ,jopimo, jondik buk koro ng'ato ka ng'ato ka ng'ato ka ng'ato kae ni gi neng'o kendo neng'o ne.